Itunda rĩrĩ nĩrĩo rĩgĩkoragwo rĩgĩgĩtwo nĩ andũ aingĩ itunda rĩa thandũro kana itunda rĩa kukumanga. Narĩo itunda rĩrĩ mũndũ agĩkoragwo akĩmenya nĩrĩerũha rĩacenjia kuma rangi wa ngirini rĩgagĩuka nginya rangi ta ũyũ wa gũgĩtunĩhĩrira, gũkũ makondo-inĩ marĩo ĩgũrũ. Na itunda rĩrĩ wagĩcoka wakĩrĩtua hĩndĩ ĩyo rĩagĩtuĩka nĩrĩeruha mũndũ atũranagia ũgagĩkora thĩini rĩkĩrĩ na tũbegũ tũtũ tũgĩkoragwo tũgĩtunĩhĩrĩire na tũbegũ tũu twagĩkorwo tũgĩtunĩhĩrĩire nĩtuo mũndũ akĩrĩaga na ndũgakĩrĩe tũnyamũ tũrĩa tũngĩ tũgĩkoragwo tũkĩhana tũratathi twa ngirini hau thĩinĩ nĩgũkorwo nĩtukoragwo tũrĩ tũrũrũ. Itunda rĩrĩ nĩrĩkĩrĩkanaga atĩ nĩrĩkĩhonagia mĩrimũ mĩingĩ mũno ta ya nda kana mũrimũ ngĩnyagia ta wa cukari no rĩgĩteithagia harĩ gũcokereria ũhoro ta ũcio.